Handũ haha nĩndĩrona ũyũ tarĩ mũtambo ũthondeketwo nĩ kambuni ya Safaricom, nĩgetha makahota gũteithĩrĩria andũ arĩa makoragwo meyandĩkithĩtie nao, gwĩka maũndũ ma gũtũma kana kwamũkĩra mbeca. Handũ haha, nĩ tũrona mĩbango ĩrĩa kana mũndũ marĩa mothe marakorwo makĩheana, mambĩrĩirie na mũbango wa Mpesa, kũrĩa ũngĩhota gwĩka maũndũ matiganĩte ta gũtũmĩra mũndũ mbeca ona kana kwamũkĩra, ona ningĩ no ũkorwo ũkĩgũra kandi ya thimũ, ona ningĩ ũkorwo ũkĩrĩhĩra ta rĩngĩ angĩkorwo nĩ indo wakorwo ũkĩgũra, ningĩ nĩ harĩ na mũtambo ũrĩa ũngĩhota gũgũteithĩrĩria kũiga mbeca iria cigagwo thĩinĩ wa Mshwari, ta rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũhithia mbeca imwe ũtarenda kũhũthĩra, ona ningĩ nĩ harĩ na ũndũ ũngĩ, wagũkorwo ũgĩtũma mbia ciaku kuuma bengi-inĩ nginya thĩinĩ wa Mpesa ya thimũ yaku, ũndũ ũyũ nĩ wa bata, tondũ nĩ ũgũteithĩrĩria andũ arĩa meyandĩkithĩtie nao, makorwo makĩhota gũtũma mbeca kuuma kũndũ kũmwe nginya kũrĩa kũngĩ, na ũgakora, marĩhi mao matikoragwo me manene rĩrĩa ũrakorwo ũgĩka ũndũ ũcio, na koguo magakorwo mateithĩrĩirie andũ ao.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ rũrũ nĩ rũrenda rwa thirikari, rũrĩa makoragwo mathondekete nĩgetha kũhotithia andũ a bũrũri ũcio kana Akenya mahote gũkorwo makĩona ũtungata ũrĩa ũkoragwo ũkĩheanwo nĩ thirikari, rĩrĩa mũndũ aingĩra rũrenda-inĩ rũrũ, no akorwo akĩhota gwĩka kana kũhingia maũndũ matiganĩte, maũndũ marĩa angĩhota kũhingia nĩ ta kũheo marũa makũruta wĩra, na kaingĩ, kana nginya kuoya passport, hĩndĩ ĩrĩa arenda kuuma bũrũri-inĩ wake athiĩ bũrũri-inĩ wa nanja. Ona ningĩ, handũ haha mũndũ nĩ okaga kuoya marũa ma gũciarwo, rĩrĩa mwana waku aciarwo, no ũthiĩ kũmwandĩkithia rũrenda-inĩ rũrũ. Ona ningĩ, rĩrĩa mũndũ wanyu akorwo agĩkua, no ũke kuoya marũa ma kuonania kana magĩkuũ handũ-inĩ haha na ũkorwo ũgĩteithĩka. Ona ningĩ mũndũ ũrenda marũa ma gũtwarithia ngaari, nĩ akoragwo agĩũka rũrenda-inĩ rũrũ, ahaihũria maũndũ marĩa mothe abatiĩ kũihũria, na agakorwo akĩheo marũa macio. Ona ningĩ no ũke haha hĩndĩ ĩrĩa ũenda gwĩka kana kũhingia maũndũ ma kũrĩha igooti, ta kuoya rĩngĩ bini, kũrĩhĩra igooti, rũrenda rũrũ nĩ rũkoragwo rũgĩgũteithĩrĩria, ona kana kũrĩha marĩhi kũrĩ thirikari ma njĩra ya nenda-inĩ.

Haha nĩ ndĩrona ĩrĩa ĩtagwo Museum of Kenya, na ĩrĩa ĩkoragwo mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, kũndũ gũkũ nĩ kũndũ ũngĩũka gwĩkenia, ũkorwo ũkĩrorera maũndũ matiganĩte, nokorwo ũgĩkenerera, wambere, kũndũ gũkũ nĩ gũteithagĩrĩria thirikari, nĩgetha ĩkorwo ĩkĩona mbeca, gĩtũmi nĩ tondũ nĩ ũkoraga andũ makiuma mabũrũri ma nanja, nĩgetha mike mone ũndũire witũ, ona kana mũndũ marĩa nginya twekaga tene, na rĩrĩa moka gũkũ nĩ mabataraga kũrĩhĩra nĩgetha kũingĩra, onake mũkenya rĩrĩa arenda gũka kũndũ gũkũ kana oka kũndũ gũkũ, no abataraga kũrĩha, no mbeca ciake cikoragwo cirĩ nini, ũkĩringithania na mũndũ umĩte bũrũri wa nanja, kũndũ gũkũ nĩ gũkoragwo kũrĩ gwa bata, tondũ nĩ gũkoragwo kũigĩte ũndũire witũ wega, gũgakorwo kũũgitĩire atĩ njiarwa na njiarwa cigoka kana cigũka, nĩ cigakorwo ikĩmenya ũrĩa andũ mekaga, kana ũrĩa mũndũ andũ mekaga maũndũ matiganĩte hĩndĩ ĩyo ya tene. Kũndũ gũkũ nĩ kũndũ gũkoragwo kũrĩ gwa bata na makĩria kũrĩ ũndũire wa bũrũri wĩ wothe tondũ nginya mũndũ ũrenda gũthoma tuge ũndũire wa ndũrĩrĩ ingĩ no akorwo agĩũka kũndũ gũkũ, na akorwo akĩmenya kana akorwo na ũmenyi ũrĩa arenda kana aracaria.

Handũ haha no hakorwo nĩ maũndũ matiganĩte marakorwo magĩthiĩ nambere, wambere nĩ ndĩrona andũ mahanĩte tarĩ kũũngana monganĩte hamwe, na marĩ na macini ciao cia kũruta wĩra iria ciĩtagwo laptops, ta rĩngĩ mokĩte handũ haha gũkorwo magĩthoma. Andũ aya nĩ maroneka nĩ marakorwo magĩka ũndũ macini-inĩ icio ciao, ta rĩngĩ nĩ kĩndũ ũrĩa ũkũmathomithagia amera meke, handũ haha no makorwo nĩ maũndũ matiganĩte marathiĩ nambere, wambere no akorwo nĩ andũ metĩtwo kĩũngano, moke mathomithio maũndũ matiganĩte, na makĩria marĩa mahana tarĩ maũndũ ma tekinoronjĩ, makorwo magĩbundithio magĩe na ũgĩ na ũmenyo, na nĩgetha onao tarĩngĩ macoka nakwao kana na mawĩra-inĩ mao, makorwo magĩbundithia andũ arĩa me kũu arĩa mategũkĩte kĩũngano-inĩ gĩkĩ. Ona ningĩ no akorwo nĩ kambuni ĩtanĩte mũcemanio thĩinĩ kana kũrĩ aruti a wĩra ao, na nĩgetha makorwo makĩmabundithia tarĩngĩ mũtambo mwerũ marĩ naguo, wa kũruta wĩra ũrĩa kambuni ĩyo ĩrenda gũkorwo ĩkĩoya na ĩkĩambia kũhũthĩra, na nĩgetha mahote kũruta wĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, na makĩria rĩrĩa mũndũ athiĩ ciũngano-inĩ ta ici, tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩmatha ũgĩ na ũmenyo na ũgakorwo ũĩ maũndũ maingĩ matiganĩte.

Mũndũ ũyũ ndĩrona tarĩ mũrũtwo na makĩria akorwo nĩ mũrũtwo tarĩngĩ wa secondary tondũ niaroneka arĩ mũnene. Na gĩtũmi kĩa njũge nĩ mũrũtwo, nĩtondũ nĩndĩrona ekĩrĩte matonyo marĩa mahana kana kaingĩ makĩragwo nĩ ciana cia thũkũru. Mũndũ ũyũ tokorwo oka haha nĩgetha akorwo agĩcũrania kana akorwo arĩ na matarania maingĩ, na arenda gũkorwo arĩ wike, nigetha akorwo agĩciria kana akorwo agĩcaria kĩhonia. Ona ningĩ, niũndũ wa ũrĩa kũroneka aikarĩte noakorwo oka haha, nĩgetha akorwo akĩhũrwo mbica tarĩngĩ nĩ mũrata wake, kana nĩ mũndũ ũngĩ na nĩgũo, a tondũ nĩaroneka nĩarorete mbere, kũrĩa kũronania noakorwo nĩ mbica arahũrwo. Ona ningĩ, noakorwo aikarĩte haha tarĩngĩ etereire mũndũ oke, mũndũ maũma na kĩrĩko nake na nĩ getha okee mahingie ũndũ ũrĩa magũbangĩte kũhingia marĩ hamwe.

Nĩ kũrĩ na ithimi iria mũndũ akoragwo agĩthimwo rĩrĩa athiĩ thibitarĩ, na kaingĩ ithimi ici iringanaga na ndariri iria mũndũ ũcio arĩ nacio, ndariri nĩcio cikoragwo cikĩra ndagĩtarĩ nĩ ithimi irĩkũ egũkorwo akĩoya, no ona kũrĩ ũguo, nĩ ũrakora ta hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na kĩngũki kĩa mũrimũ wa korona, nĩ wakoraga o mũndũ wothe athiĩ thibitarĩ nĩ arabatara gũthimwo mũrimũ ũcio, ona ningĩ thikũ ici mathibitarĩ nĩ mahĩbĩirie gũkorwo magĩthima mũrimũ wa mũkingo, o hĩndĩria yothe mũndũ athiĩ thibitarĩ, ithimi ingĩ nĩ tagũthimĩrwo kĩoro, na makĩria ũngĩkorwo wathiĩ thibitarĩ na ndariri cia kũharwo, kana gũtahĩka, na gũkunywo kunywo nĩ nda, ona ningĩ nĩ kũrĩ ithimi ingĩ tacia thakame, mũndũ nĩ abataraga gũthimwo ũrĩa thakame yake ĩrathiĩ kana ngina ũrĩa ngoro yake ĩrahũra, nĩgetha ndagĩtarĩ akorwo na ũmenyo wakwĩigana, ona ningĩ mũndũ nĩ athiaga agathimwo kiro, na ũraihu, nĩgetha ndagĩtarĩ akorwo wa kũmenya kana kĩrĩa gĩtagwo BMI yaku nĩ njega, ona ningĩ nĩ kũrĩ nathimi ingĩ ngũrani ngũrani, na nĩcio ikoragwo igĩteithĩrĩria ndagĩtarĩ, kũmenya egũkorwo agĩkũrigita atĩa, na nĩ ndawa irĩkũ egũkũhe, kũringana na maimĩrĩra ma ndariri ciaku kĩrĩa monia.

Ĩno nĩ ng'ombe na makĩria nĩ ng'ombe ya ndume, na ng'ombe ĩno ĩroneka ĩrĩ nene mũno, ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩonania atĩ mũrĩmi kana mwene wayo nĩarakorwo akĩmĩrora wega ũrĩa gũbatiĩ, agakorwo akĩmĩhe indo iria ciothe ĩrabatara, ciĩta irio ona kana ndawa, nĩgetha kũgirĩrĩria ndĩkanyitwo nĩ mĩrimũ, onakana gũkorwo akĩmĩrigita mĩrimũ. Rĩrĩa mũndũ eka ũndũ ũyũ, kana akorwo akĩrora ng'ombe yake na kinyi, nĩ ĩkoragwo ĩkĩmũhe magetha maingĩ, kana ĩgakorwo ĩrĩ njega, na ta rĩngĩ rĩrĩa atua kũmĩendia, agakorwo nĩ aramĩendia mbeca njega. Ona ningĩ rĩrĩa mũndũ arĩ na ng'ombe ta ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩrĩ mũthithũ mwega, tondũ angĩkorwo nĩ ona kĩndũ kana mũtino kana abatara mbeca cia naihenya, no akorwo agĩcaria mũgũri o hau hau na akorwo akĩendia ng'ombe yake, na ĩkorwo ĩkĩ na akorwo akĩona mbeca iria igũkorwo ikĩmũteithia harĩ kũhingia mabataro make.

Maya nĩ maratathia maracabithio, na maracabithio na macini ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrũta wĩra ũcio, ĩrĩa ĩtagwo printer. Na haũ irathathi-inĩ rĩũ nĩhandĩkĩtwo Edtech , na ũrĩa nĩ mũbango wa gĩthomo gĩa tekinorojĩ. Mũbango ũyũ ũkoragwo atĩ, niũrahotithia mũrũtwo owothe gũkorwo agĩthomera arĩ kwao mũciĩ, kana arĩ handũ ohothe na agakorwo akĩona indo irĩa arenda gũkorwo akĩhũthĩra rĩrĩa arathoma, kũma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kana intaneti-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩũkĩte kũhũthia gĩthomo kĩa arũtwo aingĩ tondũ wa mbere, mũrũtwo noakorwo agĩthomera arĩ o kũrĩa arĩ. Bata no akorwo na macini kana kĩndũ ta thimũ ĩrĩa ĩrahota kũingĩra nenda-inĩ na akorwo na intaneti kana data na akorwo akĩhota kũingĩra kũu. Kũndũ gũkũ kana rũrenda-inĩ rũrũ nĩrũkoragwo rũheanĩte note citiganĩte kana indo cia gũthoma cia mathomo kana ngero itiganĩte kana ikĩro, o harĩa mũrũtwo arĩ tũngiũga akorwo nĩ thũkũrũ wa mũthingi, okorwo nĩ thũkũrũ wa secondary no akorwo akĩrũta indo cia gũthoma haha na akorwo agĩthoma owega tarĩngĩ ngina ategũbatara ngina gũthiĩ cũkũrũ angĩkorwo nĩ hĩndĩ ya mũhingo.

Handũ haha, ndĩrona tarĩ andũ mokĩte hamwe, na arĩa nĩ mabangĩte gĩthomo kana nĩ mabangĩte kĩũngano, na kĩrĩa nĩ kĩa kambuni kana ĩrĩa ĩtagwo RCCG, ĩrĩa nĩyo ĩrakorwo ĩkĩheana gĩthomo gĩkĩ. Kũndũ gũkũ nĩ maroneka marĩ na indo itiganĩte cia, gũkorwo ikĩmateithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ kĩũngano kĩu nĩ gĩathiĩ nambere o wega, ngona marĩ na tibii nene ĩrĩ hau ona nĩ harĩ na maratathi marũgamĩtie, magũkorwo makĩonania arĩa maraheana gĩthomo gĩkĩ na maũndũ marĩa marenda gũkinyĩrĩria. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ rĩrĩa gwathondekwo kĩũngano ta gĩkĩ, andũ nĩ makoragwo makĩgĩa kanya ga gũka na kũmatha ũmenyo, na gũthoma maũndũ matiganĩte, na nĩgetha magakorwo marĩ na ũgĩ. Ũndũ ũyũ ningĩ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria nginya andũ gũkorwo magĩcemania na andũ matiganĩte, kũrĩa no ũcemanie na mũndũ angĩkorwo agĩgũteithĩrĩria harĩ gũkinyũkia ikinya rĩaku rĩa mbere. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata ningĩ, tondũ kambuni ta ici rĩrĩa ciakorwo igĩthondeka ithomo ta ici, kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ, andũ arĩa magũkĩte nĩ ũrakora atĩ kwĩ mũndũ megũkorwo magĩteithĩrĩria, ta rĩngĩ nĩ ararĩ na ũthundũri wake wa mwanya, na koguo agakorwo agĩteithĩrĩrio na indo ta mbeca kana indo iria arabatara kũũtwarithia na mbere.

Nĩ kũrĩ na ngũrani cirĩ ho gatagatĩ ga kabici ya caina na kabici ya ndũire, wambere nĩ atĩ kabici ya cina nĩ ĩkoragwo na mũbĩre ũtiganĩte, tondũ kabici ya ũndũire kana ĩrĩa tũhũthagĩra nĩ ĩkoragwo na ĩhana ya gĩthiũrũrĩ, no ĩno ĩngĩ ĩkoragwo ĩhana ta ĩ ndaihu, ona ningĩ, nĩ kũrĩ na ũrĩa ikoragwo ĩgĩcama. Kabici ya caina ĩkoragwo na gacukari, na ũkĩringithania na ya ndũire, ĩyo ndĩkoragwo na cukari, ĩkoragwo na mũcamo ta wa nyeni cia kawainda. Ona ningĩ nĩ kũrĩ na rangi, kabici ya ndũire ĩkoragwo na rangi wa ngirini nĩguo mũingĩ, no kabici ya caina, rangi mwerũ kana wa hwaiti nĩguo mũingĩ. Ona ningĩ rĩrĩa kabici ĩyo ya cina yakinya gũkũ bũrũri-inĩ, ũkĩringithania na ĩrĩa ya ndũire, nĩ ũkoraga atĩ ĩyo ya caina, ĩrĩ na goro makĩria gũkĩra ĩno ĩngĩ, no hĩndĩ ĩrĩa ndarĩte kabici ĩyo ya caina, ndiaiguire ĩrĩ na cama ũkĩringithania na ĩrĩa tũkoragwo nayo gũkũ, ona ningĩ, mahuti ma kabici ya caina nĩ makoragwo marĩ mahĩnju ũkĩringithania na ma ya ndũire, tondũ mayo makoragwo marĩ manoru mũno.

Handũ haha ndĩreciria aya nĩ andũ marĩ mbunge-inĩ, na taringĩ makorwo nĩ ũndũ marakorwo magicirĩrĩra, kana nĩ ũndũ marenda kũhĩtũkia kana kũgũithia. Ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa atongoria makorwo magĩthiĩ mbunge-inĩ, na gũgakorwo na ũndũ mararĩrĩirie, na rĩu moke marĩ hamwe nĩgetha makorwo magĩtua itua rĩa mũico rĩa either ũndũ ũcio kana nĩ ũkũhĩtũkio kana nĩ ũkũgũithio. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ kaingĩ ũkoraga atĩ matua marĩa maratuo handũ haha nĩ makoragwo makĩhutia ũrĩa a Kenya marathiĩ na mbere kana ũrĩa andũ a bũrũri wao marathiĩ na mbere, na ũgakorwo ũkĩhutia mĩtũrĩre yao na njĩra nene. Rĩrĩa makorwo magĩtua matua mega nĩ ũkoraga atĩ matua macio nĩ marateithĩrĩria andũ a bũrũri wao gũkorwo magĩikara wega, na rĩrĩa nao matua matua moru ũgakora atĩ nĩ marahinyĩrĩria aikari a bũrũri ũcio. Ũndũ ũyũ ningĩ nĩ wĩkagwo rĩrĩa ningĩ marenda tarĩngĩ tuge kũrarĩ na thĩna kana nĩ case maragereia gũtuithania ya maũndũ matiganĩte. Na koguo mũndũ nĩ etagwo haha oke aheane ũira wake, kana aheane mwena wa rũgano rwake, na nĩgetha makorwo makĩmenya ũrĩa megũtua cira ũcio. Kana mũndũ ũcio tarĩngĩ nĩ ekuohwo kana ndekuohwo.

Ngĩrora kanyũmba gaka, ndĩrona tarĩ karĩa na gĩkũyũ twĩtaga ikũmbĩ, na nĩ ũndũ wa ũrĩa gakĩtwo, na gagakorwo gekĩrĩtwo mahuti mau igũrũ meta meta mabati, kanyũmba gaka, hĩndĩ ĩrĩa gatũmĩragwo kana rĩrĩa gatũmĩrwo nĩ gatũmĩkaga kũiga ta rĩngĩ irio, rĩrĩa mwagetha kĩndũ ta mbembe kana mboco, thutha wa gũciũmithia kahinda karaihu nginya ikoma biũ, nĩ ciũkaga ikaigwo kũndũ ta gũkũ na makũnia, nĩgetha ikorwo ikĩgirĩrĩrio kuumana na kurĩrwo kana gũthecathecwo kana kũrĩo nĩ indo cia nanja, ona ningĩ kũndũ gũkũ nĩ ũigaga indo cia kũrĩma, ta rĩu nĩ ũkoraga mũndũ nĩ aigĩte macembe make kũu, na hũma na ta rĩngĩ nginya makũnia marĩa ahũthĩraga hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ mũgũnda, kanyũmba gaka kaingĩ gatũmĩkaga ũndũire-inĩ wa gĩkũyũ hĩndĩ ĩyo ya tene, ona gũkorwo thikũ ici kũrĩ andũ marĩ nako, ti andũ aingĩ mahĩmbĩirie ũndũ ũyũ, andũ nĩ makoretwo magĩtũmĩra njĩra cia kĩrĩu ta magaka thitoo cia kĩrĩu, iria mahuthĩraga kũiga indo ciao itiganĩte, nĩ gakoragwo ga bata, tondũ nĩ gakoragwo kĩonereria kana gakĩonereria irio iria mũtigarĩtie, na rĩrĩa wakora ikũmbĩ rĩtirĩ na irio, ũguo nĩ takuuga nĩ gũgũkorwo na ng'aragu, no hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na irio nyingĩ, ũguo nĩ kuuga nĩ mũramathire wega.

Haha ndĩrona tarĩ rũrenda rwa eCitizen rũrakorwo rũkĩgathĩrĩrio, na rũrũ nĩ rũrenda rũkoragwo rũthondeketwo nĩ thirikari ya bũrũri wa Kenya, nĩgetha gũteithĩrĩria Akenya, gũkorwo makĩona kana magĩcaria ũtungata o ũrĩa wothe marabatara wa thirikari rũrenda-inĩ rũrũ. Haha thirikari nĩ ĩkoragwo ĩrehete maũndũ mothe marĩa andũ mangĩkorwo magĩbatara haha magakorwo atĩ o ũrĩa mũndũ enda kana o ũtungata ũrĩa o wothe mũndũ akorwo agĩbatara no akorwo akĩwona haha. Handũ haha mũndũ nĩ okaga gũcaria maũndũ matiganĩte, ta rĩu mũciari no oke gũcaria marũa ma mwana wake ma gũciarwo, akorwo akĩyandĩkithia handũ haha, ona ningĩ rĩrĩa mũndũ wanyu akorwo agĩkua, no mũke mũcarie marũa ma gũkua make handũ haha. Ona ningĩ andũ arĩa makorwo magĩthoma gũtwarithia ngaari, nĩ makoragwo magĩbatara marũa ma kuonania atĩ nĩ moĩ gũtwarithia ngaari, na marũa macio mũndũ no amone haha, ona ningĩ no ũke kũihũrĩria kana kũrĩhĩra igooti rĩaku haha, ona ningĩ kana kuoya pini yaku ya KRA handũ haha, na koguo ũtungata wa thirikari ũgakorwo ũhũthĩtio atĩ ndũgũbatara gũthiĩ wabici-inĩ cia thirikari.

Haha, nĩ ndirona nĩ ciana cirĩ thukuru na cironeka cikenete mũno na ngwĩciri nĩ tondũ nĩ mareheirwo mũtambo mwerũ wa tekinoronjĩ, ũrĩa wĩtagwo tablet ũrĩa ũngĩmateithĩrĩria harĩ mathomo-inĩ mao. Ona ningĩ, nĩ ndirona haha harĩ na tũirĩtu twĩrĩ na kamwe nĩ karakorwo gagĩteithĩrĩria karĩa kangĩ gũkorwo gagĩkĩra nyamũ ici cia matũ iria iteithagĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩigua ta ringĩ kumana na thimũ yake. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa bata tondũ wa mbere, nĩ ũgũkorwo ũgĩthomithia ciana ici gũkorwo magĩthiĩ na mbere na tekinoronjĩ iria njerũ iria ciũkĩte. Na gũkorwo marĩ nginya raini-inĩ ya mbere hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo na ũthundũri mwerũ wa tekinoronjĩ ya gũthoma. Ona ningĩ nĩ ũteithagĩrĩria ciana gũkorwo na ũmenyo mũiganu magakorwo na ũmenyo wa tekinoronjĩ nginya marĩ anini na koguo ũgakorwo ũkĩmateithĩrĩria ngina rĩrĩa mathiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ kĩa mathomo makĩria mathomo ma ngathĩ nene ma university, magakorwo marĩ na ũmenyo wa kũigana kana matirĩ nduma-inĩ. Rĩrĩa marakorwo magĩbatarwo kũhũthĩra mĩtambo ĩyo ya tekinoronjĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria nginya ciana iria irenda gũthoma itigũbatara atĩ gũthiĩ kũgũra mabuku bata no makorwo na intaneti na makorwo makĩona mathomo mao nenda-inĩ.

Haha nĩ ndĩrona mũirĩtu na arĩ na gatĩ kega aikarĩire, ona ningĩ ngona nĩ arĩ na macini yake ya kũruta wĩra ĩrĩa ĩtagwo laptop, ona ningĩ akoneka tarĩ kũndũ mũgũnda-inĩ kana gĩthaka-inĩ arĩ. Ũndũ ũyũ rĩrĩa mũndũ arenda kũwĩka, wa mbere nĩ ũbataraga gũkorwo na indo icio arĩ nacio, ũgabatara macini ĩyo, ona ningĩ ũgabatara gatĩ ta kau atĩ rĩrĩa wathiĩ kũndũ mũgũnda-inĩ, nĩ ũgũkorwo ũkĩhota gũikara thĩ wega ũtekũgiĩka na nĩgetha ũkorwo ũkĩruta wĩra waku. Mũndũ ũyũ no ũkorwo nĩ maũndũ matiganĩte arakorwo agĩka, wa mbere, no akorwo okĩte haha gũthũrima wagĩrĩru wa mũgũnda ũyũ, akorwo ta rĩngĩ nĩ mabu arĩ nayo, ya mũgũnda ũyũ ta rĩngĩ nĩ mũndũ ũrenda kũgũra, na koguo akorwo agĩcaria wagĩrĩru na ũma wa mũgũnda ũcio, nĩgetha mũgũri ndagakorwo akĩgũra mũgũnda wa ngungo. Ona ningĩ, no akorwo harĩ wĩra akwendaga kũruta, na tarĩngĩ ũgakora intaneti irakorwo ĩkĩnyitĩra handũ haha, na koguo, akona nĩ wega oke aikare haha, nĩgetha akorwo akĩruta wĩra wake wega. Ona ningĩ no ũkorwo ta rĩngĩ kũrĩa auma kũrĩ na inegene, na koguo ona ameherere nĩgetha ahote kũruta wĩra wake.

Haha, ndĩrona tarĩ njĩra ya thirikari ya gũkorwo makĩmenyithia andũ ao makorwo magĩthiĩ mĩcemanio o yothe kana makorwo makĩnyita itemi harĩ mĩcemanio ya thirikari. Gĩtũmi kĩa meke ũndũ ũyũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ, andũ nĩ makorwo makĩgĩa na ũmenyo kana nĩ makorwo magĩkinyĩrwo nĩ riboti iria ciothe marenda kũmera kana kũmatĩrĩria. Na koguo maka meta kana makamathaitha makorwo magĩthiĩ mĩcemanio-inĩ ĩyo nĩgetha makahota kũmenya maũndũ marĩa thirikari ĩrenda gwĩka. Ona ningĩ no makorwo ngina makĩheana mawoni mao kũrĩ maũndũ marĩa marenda kũhingĩrio na thirikari ĩgakorwo ĩkĩmekĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wa bata hĩndĩ ĩrĩa thirikari yahe andũ kana yahe mũingĩ kanya ga gũkorwo makĩnyita itemi harĩ mĩario kana harĩ maũndũ marĩa marathiĩ gwĩka na makĩria ma ũthii wa na mbere. Na nĩ getha mũingĩ ũgakorwo ũkĩmera maũndũ marĩa mabatairie mũno, kana maũndũ marĩa mabatiĩ kwambĩrĩra marĩa maramathĩnia. Na koguo, ũnyitanĩri wa thirikari hamwe na mũingĩ ũgakorwo nĩ gĩtugĩ gĩa bata mũno, kana mũthingi wa bata ũrĩa ũngĩteithĩriria harĩ andũ gũkorwo na mĩtũrĩre mĩega na gũkorwo magacĩrĩte.

Nĩ kũrĩ na ũmenyo na indo itiganĩte iria ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ, wambere, nĩ ũrabatara macini ĩno ya kompiuta, na kanyamũ kau ga gũkanyakanya, nĩgetha gakorwo gagĩgũteithĩrĩria harĩ kwandĩka mandĩko hau kompiuta-inĩ ĩyo, ona ningĩ nĩ ũrabatara nyamũ ici cia gũthikĩrĩria, iria igũgũteithĩrĩria harĩ kũigwa maũndũ kana kũigwa mĩario ĩrĩa ĩrauma hau kompiuta-inĩ ĩyo, ũgakorwo ũkĩigwa wĩ wika ũtegũkorwo ũgĩthumbũra andũ angĩ arĩa me rumu-inĩ ĩyo ũrĩ, harĩ ũmenyo, nĩ ũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa kũhũthĩra macini ĩno ya kompiuta, wambere nĩ ũrabata gũkorwo ũwĩ kũmĩakia, ũkorwo ũkĩmenya harĩ ũbatiĩ kũhihinya nĩgetha ĩkorwo ĩgĩakana, ona ningĩ nĩ ũrabatara gũorwo ũwĩ kũngĩthiĩ ũndũ mũna ũrĩa ũbatiĩ gwĩka, ona ningĩ nĩ ũrabatara gũkorwo ũwĩ kũrora kana indo icio ciothe nĩ cinyitithanĩtio hamwe, ta rĩu kompita ĩyo nĩ ĩrabatara gũkorw ĩnyitithanĩtio na kanyamũ kau ga gũkanyakanya, nĩgetha rĩrĩa wakahũthĩra, kĩrĩa wandĩka gĩgakorwo gĩkĩonania gĩcicio-inĩ kĩu gĩa kompiuta ĩyo, ona ningĩ nĩ ũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa ta rĩngĩ gũkorwo ũgĩcaria kĩhonia kũngiumĩra ũndũ o wothe ũrĩa ũtowĩ...

Mbica ĩno, ĩroneka tarĩ ya nahau gatene, nĩ kũringana na ũrĩa, wambere nĩ kũringa na rangi wa mbica ĩno, rangi wa mbica ĩno nĩ mwerũ na mũirũ, na nĩ ũríĩ wakoragwo ũkĩhũthĩrwo tene, kana ũrĩa mbica cia tene ciakoragwo cikiumĩra, tondũ cia rĩu ciumĩraga cirĩ na rangi mwerũ. Ona ningĩ nĩ kũroneka ta rĩngĩ ũyũ nĩ mũthuri na atumia aya marũgamĩte nao, no makorwo nĩ atumia ake. Ũndũ ũyũ kaingĩ wekĩkaga mĩaka-inĩ ĩyo ya gatene, kũrĩa wakoraga mũthuri arĩ na atumia aigana ũna, na magakorwo mahĩmbĩirie ũndũ ũcio marĩ othe, na magakorwo magĩkenanĩra marĩ hamwe ta bamĩrĩ. No thikũ ici ni makĩria ũndũire-inĩ wa Gĩkũyũ, andũ aingĩ matikoretwo makĩhĩmbĩria ũndũ ũyũ, ũgakora atĩ, mũtumia ndarenda mũthuri wake akorwo na atumia aingĩ, ũndũ ũyũ nĩ wakoragwo ũgĩtũma gũkorwo na ciana nyingĩ harĩ bamĩrĩ, tondũ nĩ wakoraga mũthuri ũyũ arĩ na ciana cigana ũna harĩ o mũtumia, ona ningĩ nĩkũroneka atĩ mũthuri ũyũ arĩ na iratũ, ona gũtuĩka atumia ake hatirĩ wĩna iratũ, na ta rĩngĩ magakorwo makĩonania mũthuri ũyũ nĩ akoragwo akĩruta wĩra, nĩ ũndũ wa nginya ũrĩa mehumbĩte marĩ othe.

Haha, nĩ ndĩrona andũ marakorwo makĩhanda na ndĩrona hena mĩungurwa ĩrĩa ĩhana tarĩ ya nyanya. Mũirĩtu ũyũ nĩ ndĩrona tarĩ we ũrakorwo akĩhanda na arĩ na mĩungurwa yake haha. Ũhandi ũyũ nĩ ndĩrona nĩ ekĩrĩte karũrigi gakũmũteithĩrĩĩria gũkorwo akĩhanda mĩungurwa ĩyo yake na raini ĩmwe nĩ getha ũhandi wake ũkorwo ũrĩ mwega ona ningĩ ũkorwo ũrĩ mũthaka. Ona ningĩ rĩrĩa ahanda ũũ nĩ ũkũmũteithĩrĩria tondũ angĩkorwo ici nĩ nyanya rĩrĩa oka gwĩkĩra mĩtĩ ya kũnyitĩrĩra nyanya rĩrĩa nyanya igũkorwo igĩtamba, ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mũhuthũ tondũ nĩ ekũhota gũcibuatithania na raini. Rĩrĩa weka ũndũ ũyũ, nĩ ũbataraga gũkorwo na mũgunda mwaraganu ũtarĩ mũikũrũku nĩ getha ũhote kũhanda wega na raini. Na ningĩ nĩ ũbataraga gũkorwo ũrĩmĩte mũgunda waku wega ũkaruta ria rĩrĩ rĩothe ũkaũharĩrĩria na ta rĩngĩ ngina ũgoka ũtukanĩtie thumu na tĩri kũu mũgũnda-inĩ waku, atĩ woika kũigĩrĩra mĩungurwa yaku no kũmĩigĩrĩra tu na ũmĩhande na ndũgũkorwo ũgĩbatara maũndũ maingĩ. Ona ningĩ angĩkorwo nĩ hĩndĩ ya riũa nĩ ũrabatara gũkorwo ũgĩitĩrĩria mĩmera yaku maai nĩ getha ĩkorwo ĩgĩkũra wega. No angĩkorwo nĩ hĩndĩ ya mbura no ĩkorwo ĩkĩamũkĩra maaĩ kuma kũrĩ mbura.

Ũyũ nĩ ũhandi wa mboga mũthemba mũna, rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũũ ndakorirwo ngĩhanda mboga cia mũthemba wa thibinanji, na nyeni, hĩndĩrĩa ndekire ũũ nĩ ndakorirwo 'ngĩthiĩ mũgũnda-inĩ wakwa, ngĩũrĩma, kana ngĩũcimba, ngíĩtigĩrĩra gũtirĩ na ria onakĩ, na ngĩtigĩrĩra atĩ mũgũnda wakwa nĩ mwaraganu o wega o ũrĩa gũbatiĩ, thujha wa gwĩka ũndũ ũcio ningĩ nĩ ndakorirwo ngĩthiĩ ngĩgũra mĩngũrwa yakwa ya nyeni na ya thibinanji, na ngĩgũra ngina gathumu kega kangũkũ, ngĩũka ngĩcimba marima mũgúũda-inĩ wakwa, marĩa ndatũmagĩra harĩ kũhandĩra mĩũngũrwa ĩyo yakwa, ngĩkĩra thumu na harĩ o irima o irima, ngĩkĩra thibinanji, ngĩtigĩrĩra nĩ ndathutũkania thibinanji na nyeni, thutha wa ũguo ngĩkorwo ngĩitĩrĩria maĩ tondũ hĩndĩyo gũtiarĩ na mbura ya kũigana, ngĩtigĩrĩra atĩ nĩ ndakorwo ngĩitagĩrĩria mĩmera ĩyo yakwa rũci-inĩ na hwainĩ maĩ, na thutha wa kahinda mĩmera yakwa nĩ yakorirwo ĩgĩkũra na ĩgĩciara wega, na imwe cia nyeni icio, na thibinanji ngĩhũthĩra mũciĩ-inĩ, naimwe ngĩkorwo ngĩendia thoko-inĩ kana matuka-inĩ marĩa marĩ kũu mũciĩ.

Nĩ kũrĩ na mbeca itiganĩte cia ũtungata, iria andũ kana ikundi makoragwo makĩheo, nĩ ũndũ wa gũtwarithia maũndũ mao nambere na makĩria nĩũndũ wa gũtwarithia nginya mabiacara mao nambere, wambere nĩ kũrĩ na mbeca ciĩtagwo cia cairoko, mbaca ici, ũthiaga ũkaheo nĩ mũndũ kĩũmbe na mũkarĩkanĩra mbeca icio ta rĩngĩ angĩkorwo akũhe ngiri, ũgacokia ĩrĩ na ngiri na igana, ta rĩngĩ thutha wa wiki ĩmwe, ona ningĩ rĩrĩa waga gũcokia ihinda rĩrĩa mwĩtĩkĩranĩire, ũgakorwo ũkĩirwo harĩ o mũthenya ũmwe, mbeca icio irĩkoragwo ĩgĩciara na igana, ona ningĩ nĩ kũrĩ na mbeca ciĩtagwo cia ngumbato, iria kaingĩ ikoragwo ciama-inĩ cia atumia, kũrĩa ũthiaga ũkoya rũni rwa mbeca nyingĩ na mũgakorwo mwĩtĩkĩranĩire atĩ ta rĩngĩ o mweri ũrĩrutaga mbeca na, na hĩndĩ ĩrĩa thikũ ciaku ciathira na ndũrĩkĩtie kũrĩha mbeca icio, ũrĩkoragwo ũkĩrengwo kuumana na gĩcunjĩ gĩaku kĩa mbeca iria wĩnacio kĩama-inĩ kĩu, ona ningĩ nĩ kũrĩ mbeca iheanagwo nĩ mabengi, iria rĩrĩa ũrĩkoragwo ũkĩrĩha, cirĩkoragwo na njoherera, ya gĩcunjĩ kĩrĩa mwĩtĩkĩranĩire harĩ igana kĩa mbeca iria wakorwo ũkĩoya.

Ũyũ nĩ ũrĩmi na nĩ ũrĩmi ũronekana nĩ wa bata kana nĩ wa mwanya, na ũrĩmi wĩkĩtwo kana ũrĩmĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na wega ũkonekana ũrĩ mũthaka. Ingĩtua kũruta mũndũ ũndũ ũyũ, wambere nĩ twambe tũigũithanĩrie mũmera ũrĩa arenda kũhanda, thutha wa ũguo nĩ tũkũmenya, nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya njĩra ĩrĩa tũgũbatara kũhũthĩra nĩgetha mĩmera yake ĩkorwo ĩ mĩega, angĩkorwo nĩ mĩmera ta ĩno, nĩ tũgũbatara kũrĩma mũgũnda, ũtigĩrĩrwo ndũrĩ na ria onakĩ, ũtigĩrĩrwo nĩ mũtheru wega ũrĩa gũbatiĩ, thutha wa ũguo nĩ tũgũkorwo tũkĩenja mĩtaro ĩno mĩtaganu, gũtigĩrĩra atĩ mĩmera nĩ yakorwo ĩrĩ na ũraihu ũrĩa wagĩrĩire harĩ o mũmera, thutha wa ũguo, thutha wa gwĩkĩra mĩũngũrwa yaku ĩrĩa ũrakorwo ũkĩhanda, nĩ ũbataraga gũkorwo ũkĩara baibũ ta ĩno, na ngecira haha marahũthĩra wũitĩrĩria wa maĩ na njĩra ya matata, harĩa ũkaga ũkara mũbaibũ waku, na ũgakorwo ũgĩtheca tũrima harĩ o mũmera o mũmera, atĩ hĩndĩ ĩrĩa wahingũrĩra maĩ maku, marĩitĩkaga kuuma tũrima-inĩ tũu twa mũbaibũ, na magaitĩka harĩ o mũmera o mũmera, ningĩ nĩ ũbataraga gũkorwo ũkĩhũra mĩmera yaku ndawa, nĩgetha gũteithĩrĩra ndĩgakorwo ĩkĩnyitwo nĩ mĩrimũ, ona kana kũhũrana na tũtambi.

Haha, ndĩreciria ĩno nĩ thukuru ya ngathĩ ya igũrũ thukuru ya yunibacĩtĩ, ĩrĩa arutwo mokaga gũthomera kothi citiganĩte kũringana na kĩrĩa agĩire kĩgeranio-inĩ gĩake kĩa cekondarĩ.T hutha wa kũrĩkia cekondarĩ, arutwo aingĩ nĩ mendaga gũkorwo makĩingĩra thukuru ici, nĩgetha makorwo magĩtwarithia mathomo mao na mbere ũrĩa gũbatiĩ. Kũndũ gũkũ, nĩ ũkoraga atĩ nĩ kũrĩ na indo nyingĩ kana kothi nyingĩ itiganĩte irathomwo, ũgakora kũrĩ na mĩena ya mbiacara, kũrĩ na mĩena ya tekinoronjĩ, ona maũndũ maingĩ matiganĩte, na koguo mũrutwo akoragwo agĩcagũra kothi ĩrĩa ye arenda gũkorwo agĩka, na gũtigĩrĩra atĩ kothi ĩyo, nĩ yakorwo ĩkĩringana na, ĩkĩringana na kĩrĩa agĩire kĩgeranio-inĩ gĩake kana ngirĩndi ĩrĩa agĩire, nĩgetha akorwo agĩĩtĩkĩrio gwĩka kothi ĩyo. Rĩrĩa mũrutwo acagũra kothi ĩyo na akorwo agĩthoma thutha wa kahinda gatiganĩte, kaingĩ ũkoraga nĩ mĩaka ĩna, nĩ akoragwo akĩrĩkia thukuru, na agakorwo agĩkũngũira na kĩrĩa gĩtagwo graduation na thutha-inĩ agakorwo aingĩrĩte thoko-inĩ ya gũcaria mawĩra.

ĩno ĩroneka nĩ bengi, ĩno ĩroneka nĩ ceki na nĩ ya bengi ĩretwo bengi ya ICICCCI, na ndĩrona tarĩ bengi ĩtarĩ ya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, ĩkoneka tarĩ bengi ya bũrũri wa India, ceki ĩno mũndũ nĩ akoragwo akĩandĩka, no wandĩkĩre mũndũ, kana wandĩkĩre ta rĩngĩ ta cukuru kana ta kambuni, ũguo, rĩrĩa wakorwo ũkĩne mũndũ ceki ĩyo, nĩ ũbataraga gũkorwo na mbeca iria ũrenda akorwo akĩona, ciandĩkĩtwo na namba, na cikandĩkwo na marĩtwa, ona ningĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo wandĩkĩte thikũ, kana ũkandĩka thikũ, mũthenya ũcio, na mweri na mwaka ũrĩa wakorwo ũkĩandĩka ceki ĩyo, ceki nĩ ĩkoragwo na ihinda rĩrĩa ĩbatiĩ gũikara, ũgakora ta rĩngĩ yahĩtũkia mĩeri ĩtandatũ, ceki ĩyo ndĩngĩkorwo ĩkĩruta wĩra, ona ningĩ ũngĩkorwo na ceki ndarũkangu, nĩ ũ ndĩkoragwo ĩkĩruta wĩra, na koguo rĩrĩa mũndũ arĩ na ceki nĩ ũbataraga gũkorwo nĩ ũramĩmenyerera, na gũtigĩrĩra atĩ nĩ warora thikũ iria ũtigarĩtie nĩgetha ũkorwo ũkĩona mbeca icio, tondũ rĩrĩa ciathira, ndũngĩhota gũkorwo ũkĩmĩtũmĩra, na ndũngĩhota gũkorwo ũkĩona mbeca icio.

Haha nĩ ndĩrona twana tũnini, na tũrĩa tũrĩ na mũndũ ũngĩ mũkũrũ ũrĩa ũngĩkorwo nĩ mũrutani wao, twana tũtũ nĩ tũroneka gũkorwo tũgĩbundithio mũndũ ma ũndũire, na makĩria ũndũire wa Mathai, tondũ kũringana na matonyo marĩa mehumbĩte, nĩ matonyo kaingĩ mekĩragwo nĩ andũ acio a rũrĩrĩ rwa Mathai, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa bata gũkorwo ũgĩbundithia ciana gũkorwo makĩmenya ũndũire wao, ona ningĩ ta rĩngĩ makĩmenya ũndũire wa ndũrĩrĩ itiganĩte, na nĩgetha magakorwo moĩ maũndũ maingĩ hamwe. Ũndũ ũyũ ningĩ nĩ wa bata nĩ gũteithĩrĩria njiarwa na makĩria ici nini, gũkorwo makĩmenya ũndũire wao, nĩgetha kũũteithĩrĩria ndũgakorwo ũkĩhuka na njĩra ya gũkorwo ũkĩĩtambia kuuma rũciaro nginya rũrĩa rũngĩ.